Nyonaga rũciũ. Rũciũ rwa bũrũri, rũciũ rwa aciari a ciana ici, rũciũ rwa thĩ ng'ima tondũ gũtarĩ ciana gũtirĩ na rũciũ, na rũciũ rũrũ nĩ rũroneka nĩ rũciũ rũgakorwo rwĩ rwega tondũ ciana ici nĩ cironeka nĩ gũthoma cirathoma , ciĩ thukuru. Kuoguo rĩrĩa ciragĩa ũgĩ ũcio, nĩ cikahota gũtereba bũrũri mahinda mau ma nahau na kabere, nĩ cikahota gũteithia aciari ao, nĩ cikahota gũteithia andũ arĩa mamakuhĩrĩirĩe. Kuoguo ciana ici nĩ njega mũno na mbica ĩno nĩ njega mũno nĩ ũndũ nĩ cirathoma na nĩ cironeka nĩ ngenu mũno.

Haha nĩ haroneka he na atumia, airĩtu, na ciana, na marigicĩirie airĩtu me haha me na nduumo kana nĩ ndaci me nayo. Nĩ maroneka haha nĩ gũkũngũiya marakũngũiya na, nĩ andũ akenu mũno makĩoneka, ndirĩ na ũũma nĩ kĩĩ marakũngũiya no nĩ maroneka nĩ andũ me na gĩkeno mũno mũno.

Ici nĩ ikabũ ciratumwo. Na nĩ getha tũtume ikabũ rĩ, tũbatiĩ kwamba gũthiĩ gwetha mĩrangi. Twambe twethe mĩrangi kũrĩa mũtitu kana okorwo nĩ mũmĩhandĩte mũciĩ kwanyu tũthiĩ tũmĩtue, nĩ getha tũcoke tũmĩconge wega, tũmĩconge kũringana na thaithi iria ciothe tũrenda nĩ ũndũ wa nĩ ũndũ tũratuma ikabũ citaiganaine thaithi. Kwoguo mwamĩconga mũkambia kũmĩthiora kũmĩthiora, mũkamĩingĩrania mũkamĩingĩrania nĩ getha ĩtume ikabũ.

Njĩra cia kwonjorithia mbeca nĩ nyingĩ mũno makĩria, no njĩra ĩrĩa nyendete mũno na hũthagĩra nĩ kũigithia mbeca ciakwa bengi, ngacigithia kũu mwaka mũgima, magacoka mwaka ũcio, thutha wa mwaka ũcio ũmwe, makahe, mbeca icio igaciara, ngakora mbeca icio nĩ ciongererekete kũrĩa akaunti-inĩ yakwa ya bengi, ũndũ ũngĩ, nĩ thiaga ngagũra thitoko ngacoka ngathiĩ nayo kũrĩa thoko, ngamĩendia na baita kwoguo ngũkorwo ngĩonjorithia mbeca, cikongerereka na mangĩ maingĩ mũno makĩria

Ũndũ ũyũ nĩ mũũru na nĩ mwega, gĩtũmi nĩ tondũ, rĩrĩa ũkũhaka, ũgwĩka ũndũ ũyũ thĩinĩ wa ngothi yaku, nĩ ĩtũmaga ũnyoroke ũthiũ, ũkanyoroka ũkahana wega. No rĩu ũndũ ũyũ naguo nĩ mũũru na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ ũgũtaragia andũ, ũkagũtaria andũ thĩinĩ wa kwĩmenyerera o ene, matirahota kwĩmenyerera, marathi kũũrĩa inyothi-inĩ handũ ha mehake maguta marĩa mabatiĩ o eike, marĩe wega, mathambie ũthiũ wega, nĩ getha manyoroke ta marirũ, mahane marirũ kũrirũka.

Nĩ ngeraga ATM gwa kahinda na kahinda kũgucia mbeca, no rĩu nĩ ũndũ wa gũikara mũno itekũhũthĩra gakandi gaka, ũgakora nĩ ndiganĩirwo nĩ password ndĩramĩkĩra harĩa ATM-inĩ, ndĩraingĩra, nĩ ũgũkora nĩ ĩndirĩire na gakandi nĩ kamerio nĩ ATM. Nĩ ũgũcoka ũkore mahinda mangĩ o na gakandi gaka gatiraruta wĩra na ndũramenya nĩ kĩ gekĩte,. Na kwoguo, nĩ karĩ mathĩna mako, no kaunĩke, ke na tũmathĩna, tũmathĩna no ti tũingĩ we, no mathĩna ke namo. No nĩ mathĩna mũndũ angĩhota kũmatereba, ĩĩni ĩĩni.

Ici nĩ nyamũ cia gĩthaka cikaraga kũrĩa werũ-inĩ. Ciĩtagwo rhino na na kĩmonimoni. Nĩ cironeka nĩ hĩndĩ cirarĩa nyeki na nyeki io nĩ nduru ma, ĩĩ, na nĩharoneka hena nyoni, nyoni ĩrĩa nĩ ya rangi mwerũ. ĩyo ĩtindaga nacio kwoguo yo ĩtindagana nacio, rĩu haha ũngĩkuhĩrĩria haha ma nĩ wona thĩna. Nyamũ ici nĩ cirĩ ũrũme mũno na nĩ nyamũ ũtabatiĩ gũkuhĩrĩria ona hanini.

Nĩ ndĩrona haha hena mateni, hena maciringi na onyingĩ nĩ harĩ na kĩrĩkanĩro gĩtheru kĩa mwathani kana bibiria. Bibiria nirĩ bata rũrĩinĩ rũakwa, tondũ andũ a rũrĩrĩ rũakwa nĩ rwa andũ etĩkia, nĩ metĩkĩtie na kwoguo nĩ mathomaga mandĩko mũno. Mandĩko nĩmega tondũ nĩ mathomithagia andũ ũhoro mwega wa gũgathiĩ ikenero na mbandũ nĩ mateithagĩrĩria andũ agima, nĩ maheaga andũ agima mataro, nĩ mateithagĩgĩrĩria andũ agima, bibiria nĩ ĩteithagĩrĩria andũ agima kũhe ciana motaro na kũmathomithia maũndũ mega, kwoguo bibilia nĩ ya bata mũno thĩ-iniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ. Mateni maya namo nĩ mbeca ciahũthagĩrwo kahinda keho kahetũku, kwoguo, gwa kahinda gaka mateni maya matirĩ na value ona hanini.

Ĩno nĩ rĩthiti ĩroneka ĩkumĩte kwĩ mũrigiti wa ng'ombe na ekũmĩneaga mũrĩmi tarĩngĩ nĩ getha nĩgetha akĩmũrĩhe mbeca ciake tondũ nĩ ndĩrona hena mbiru haha. Haha nĩ haroneka, rĩrĩ nĩ itũra, itũra rĩthiĩte nambere tondũ kũndũ kwina ũrĩmi, makĩria mũno ũrĩmi wa ngómbe, nĩ kũndũ kũroneka nĩ kwega, kwĩna gũthiĩ kwana mbere tondũ rĩrĩa mũrĩmi arendia iria, no guo aragũra mahuti kuoguo kũndũ kũu gũkagĩa na ũcenjania wa mbeca. Kuoguo nĩ kuuga itũra rĩu nĩ itũra rĩngĩkũra, itũra rĩ na maũndũ mega. Na mwena ũyũ ũngĩ nĩ kũroneka mena arigiti a ngómbe, kuoguo ng'ombe ciao citirionekaga na mathĩna ma mwĩrĩ mũno tondũ cina arigiti, nĩ cirarorwo wega.

Haha nĩ ndĩrona hena laptop, na laptop nĩ ya bata mũno na gĩtũmi nĩ tondũ, nĩ ĩtũmaga tũhote gũtonya kũrĩa nenda-inĩ na njĩra ya wandandũku, bandũ ũngĩkorwo ũboekete mũno no wĩrorere kamovie kana mũbira harĩa laptop-ini tondũ ona nĩ njega tondũ nĩ ĩkĩrĩ nginya gĩcicio kinene gũkĩra kĩa thimũ, anĩkorwo ndũkĩrĩ na TV. Na bandũ nĩndĩrakĩona hena mbeca. Mbeca nĩ njega mũno tondũ nĩ tũciendete ithuothe na nĩcitũmaga tũgĩe na thayũ maita marĩa maingĩ.

Niĩ ndona ũũ nĩ ngenaga mũno tondũ,ũ haha wonaga ũthii wa na mbere, ũthii wa na mbere wa gĩ-bũrũri ũrĩa tũthiĩte na mbere tondũ nĩ ũrakĩona tũramatha motungata ma gĩ-thirikari na password ĩmwe tu. Yaani tũrahingũra page ĩmwe tu ya kũmatha motungata mothe ma gĩthirikari wĩ harĩa ũrĩ, ũtegũtinda ũgĩthiĩ kũũrũra mũthenya mũgima na kũu ũgĩetha wabici ngũrani ngũrani atĩ nĩ getha wone motungata maria ũrenda. Haha thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere mũno na tũgathiĩ na mbere ta gĩ-bũrũri, na bado ona kira mũndũ.

Hĩ ũyũ nĩ mwanake Gen-Z, nĩaroneka aumĩte bengi, ekũgĩrĩte mbeca kana thege thege. Gaka nĩ karoneka nĩ kamita kamwe, eee kwoguo mwanake ũyũ nĩ aroneka nĩ athíiĩte na mbere tondũ akĩrĩ na ngari, kwoguo nĩ mwanake wĩ na tũindo wee, mwanake wĩ na thegethege. Hihi no akorwo agĩthiĩ gũcocekeria mwĩrĩ ngatho o ũrĩa agĩkaga okorwo tarĩngĩ, kana akorwo agĩthiĩ gwĩ bamĩrĩ yake tondũ nĩ athũkũmĩte nata rĩngĩ mathũkũmĩte hamwe mathiĩ nĩ getha makũngũĩre hamwe. Kwoguo mwanake ũyũ nĩ athiĩte na mbere mũno, ti mũru, ee sawa biũ ee chonjo.

Intaneti nĩteithĩrĩirie thirikari na njĩra nene mũno tondũ okorwo nĩ motungata ma gĩthirikari nĩmarakinyĩra mũingĩ na njĩra nene mũno na njĩra ya naihenya. Andũ aingĩ mũno makĩria nĩ marahota gwetha motungata mau kũhetũkĩra internet , koguo ona thirikari nĩrakorwo ĩnyihĩtie mũhatikano kũrĩa maobiciinĩ mao. Koguo maũndũ mau ũcio nĩ ũndũ mwega, nĩ nĩĩteithĩtie mũno handũ hanene mũno.

Ũyũ nĩ mũrĩmi mũgĩ, nĩ mũrĩmi mũrathime makĩria tondũ nĩarakĩoneka ũrĩmi ũyũ araruta nĩ ũrĩmi mwega, ũrĩmi abacĩrĩire na araũruta na wendo na kwĩrutĩra, tondũ ũkĩrora mbũri icio nĩ ũrona nĩ mbũri theru mũno, nĩ mbũri cĩana hinya nĩ mbũri hũũnu, nginya guoya wacio nĩ mũnyoroku makĩrĩa na nĩ ũrakĩona njĩra ĩrĩa arakĩhũthĩra gũciongithia tondũ nĩũrakimenya citingĩigana kuongithio nĩ manyina tondũ ndimenyaga mbũri cikoragwo na wana mũno citiongithagia ciana wega. Rĩurĩ mũrĩmi ũyũ nĩathĩĩte na mbere, tũtingiuga nĩ mũrĩmi mũgũta, nĩ mũrĩmi wendete wĩra ũyũ wake, no tũmũhũrĩre makobi.

Nĩ bata mũno gũcokanĩrĩria njamba citũ cia ita, cigatwarwo hamwe, cigathĩnjĩrwo nĩ athuri, cikaheo nyama, nigetha makarĩanĩra na athuri makĩarangagia, makongererwo ũgĩ, makahoerwo, makarathimithio ni athuri acio, makonio wendo, makonio ũrume, na makaheo maũtaro mangĩ maingĩ mũno ma kĩmũtũrĩre no ũrĩa mekũgimara, kũgĩtĩra mĩcíĩ yao, kũĩgĩtĩra o enywe na kũheo maũtaro ma kũbuata Nyene, ũrĩa marĩmũtungataga na ũrĩa marĩ mũthikagĩrĩria na marĩ mũthathaiyagia, kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwitũ.

Ĩno nĩ mbunge nene ya gĩbũrũri, bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Mbunge ĩno nĩkuo gũthondekagĩrwo mawatho moothe ma bũrũri na gwa kahinda gaka nĩmakoretwo magĩthondeka mawatho matara twara, matarakenia Wanjikũ ona hanini, tondũ nĩ makoretwo makĩmũhinyĩrĩria mũno magoti na njĩra nene mũno, na kwoguo andũ aya nĩtũraigua ma matũnogetie mũno tondũ gĩthurano gĩkĩ gĩgũka mbunge ĩno tũkũmĩbunja yothe na tũmainũkie othe mũciĩ tondũ matiratũtwarithia wega ona hanini

Mũthamaki witũ wa mbere ti Njomo Kenyatta, nĩwe ũcio ũnyitĩte kĩrĩa- thimbũ. Mũtongoria ũyũ nĩ ateithirie mũno thĩiniĩ wa kũigata nyakerũ gũku bũrũri-nĩ, na nĩ arĩ mũriũ wake etagwo Ũhuru mũigai wa Kenyatta, nĩwe ũrarĩ mũtongoria witũ hau ihinda rĩhetũku haniani. Nĩ araĩ mwega ,nĩ endetwo nĩ andũ na nĩ ararutaga wĩra. Mwena ũyũ ũngĩ kwĩna Njaramogi Ondinga, ithe wa Raila Ondinga, mũnene wa upinzani gũkũ bũrũrinĩ. Nĩ akoretwo e mũnene mwega e mwena ũcio tondũ nĩarakoragwo akĩrũthĩrĩria thirikari ndĩgeke maũndũ ũrĩa . No nĩ njĩguaga Njaramogi nĩarumĩte muriũ ti Raila akamwĩra ndagacinda gũtongoria bũrũri ũyũ wĩtu wa Kenya na ndarĩ ahota tondũ atũrĩte arũĩrĩire ogĩthurano ogĩthurano, kwoguo ũhoro ũcio nĩ mwĩkĩre mũkonde atĩ nĩ arĩ mũrume.

Rĩrĩa ndona rĩtwa EQUITY nĩ menyaga ĩno nĩ bengi nene mũno gũkũ Kenya, bengi ĩ gatũ, tondũ bengi ĩno nĩ ĩkoragwo na motungata mega na manaihenya kwĩ kwĩ Wanjikũ, na nĩ ĩhotaga gũkinyĩra Wanjikũ o handũ harĩa hothe arĩ nĩ gukorwo, atĩ, nĩ makoragwo na agent, nginya kũrĩa matũra-inĩ. Okorwo ni bengi, mena mena marũhonge maingĩ kira handũ gukũ bũrũri-inĩ kũoguo nĩ bengi ikoretwo ĩkinyĩire mũingĩ, na njĩra nene mũno kira handũ harĩa marĩ to nĩ ĩmakuhĩrĩirie nginya matũra-inĩ kũgerera agent, ni bengi njega mũno ĩno.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete mũno makĩrĩa tondũ ũndũ ũyũ nĩgwo thomeire. Na rĩrĩa ũgũkorwo atĩ nĩ we ndereba wa ngari ĩno ya ya gũtwara atari kũrĩa Kũrĩa park Nairobi kana kũrĩa kũngĩ, nĩ ũkoragwo wĩ na mũnyaka mũno tondũ wĩra waku ũkoragwo wĩ wa gũ tembea kuuma gũkũ nginya kũrĩa kũngĩ. Kogwo we ũraikara nĩ ta ũrĩ kĩroto-inĩ. Wĩra waku nĩ kũerethera tu atarii ũkĩmatwara kũndũ ũtarĩ wathiĩ, kũndũ matarĩ mathiĩ o na o yaani no matũme ũthiĩ kũndũ o na ũtarĩ wathiĩ kogwo ũndũ ũyũ ni mwega mũno, mũno mũno makĩria. Na nĩ undũ wa ũrĩganaga, nĩ ũndũ ũgũkorwo wĩ na ng'ano nyĩngi nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũrona merũ o mũthenya o mũthenya.

Gũkũ nĩ werũ-inĩ ta wa kurĩa Maasai Mara. Haha nĩ ndĩrona hena mĩrũthi, hena wambũi mĩrĩndũ, nyamũ ici cia kũrĩa gĩthaka-inĩ nĩ njega mũno tondũ nĩ citũmaga ageni maume na nja moke gũcierorera gũku, na kuoguo rĩrĩa moka gũkũ, nĩ matũrehagĩra mbeca magatuma gũkorwo kwĩna ũthii wa nambere, na makahe andũ aitũ mawĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ndĩrona hena ngari ya tour haha, na ĩna atalii acio, o ta ũrĩa ndauga nĩ o maroka gũtũrehera mbeca. Rĩrĩa me ngari ĩno, ngari-ĩno nĩ ya bata mũno tondũ nĩ ĩramateithĩrĩria mahote kuuma kũrĩa, mahote kũrũgama kũrĩa igũrũ rĩa ngari makĩĩroragĩra werũ, makĩĩroragĩra nyamũ, kwoguo ngari ĩno ni ya bata mũno, na, na ũhoro ũyũ wa gũthiĩ kwĩrorera nyamũ.

Gĩkĩ nĩ kĩrathi, na harĩ bata mũno gwĩka mĩcemanio ĩno ya irathi thĩinĩ wa cukuru ciitũ. Ta rĩu gũkũ nĩ kũroneka ta arĩ marenda kũanĩrĩrwo ũrĩa mahetũkĩte igerio ciao. Macoke matugwo tondũ harĩa nĩ haroneka he na iheo, na ũtugani nĩ wa bata mũno harĩ ciana tondũ nĩ citũmaga, nĩ ũtũmaga ciana ici cihote na cikorũo ci na kĩo gĩa kwĩrutanĩria gũthoma tondũ gĩthomo nakĩo nokĩo kĩ kĩega mũno thĩinĩ wa gũkũria meciria ma mwana na ma kira mũndũ. Kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ o na arimũ o nao me na, me na kamweke ga kũtonyana na ciana ci ciothe ci hamwe, nĩ getha makamenyana na magacoka makahota gũtwarithania wega thĩinĩ wa gũthomithania na gũthomithio.

Haha nĩ ndĩrona he na nganda, nganda ĩno yũkĩte thibitarĩ kũrigitwo, ngwĩciria ndĩraigwa wega.No ĩgacoka ĩgatũngana na nathi, nathi we mũthaka, nyarari. Nathi ũyũ nĩ aroneka nĩ mũndũ mũkeni mũno, kana nĩ aronia arwaru ake wendo tondũ nĩ aroneka nĩ akenete nginya kũmũtungata, nake mwanake akaamũkĩra ũtungata ũcio mwega na gathimairũ, na akamũrora maitho. Kwoguo nĩ haroneka haha nĩ handũ hena thayũ na wendo mũingĩ na gwĩtĩkĩra we wĩ mũrwaru na gwĩtĩkĩra we wĩ mũrigitani nĩ getha ũrigite mwanake ũyũ wega. Kwoguo haha hena kĩndũ tũngĩta kana kĩndũ kĩngĩtuĩka wendo.

Rũrũ nĩ rũrĩrĩ rwa maathai, nĩ rũĩkaine mũno gũkũ bũrũri-inĩ, nĩũndũ wa gũkuhĩrĩria nyanjara cia nyamũ. Rĩu rũrĩrĩ-nĩ rũrũ, o nĩ maroneka mekĩraga matonye ma matune, no ithuĩ, rũrĩrĩ-nĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ, tũĩkĩraga matonye ma mburaũni kana ma rangi wa gĩtĩĩri, tondũ ithuĩ nĩ twendete kũrĩma, nĩkĩo tuikĩraga matonye ma mburaũni nĩundũ mahana tĩĩri, kũrĩma, tĩĩri nĩ kũrĩma na ithui tũkĩrĩ arĩmi, aya a matonye matume o nĩ nĩ a kũrĩithia ng'ombe kuuma gũku nginya kũria kũngĩ.

Thimũ nĩ ya bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ thimũ nĩ tũmĩhũthagĩra mũno kũmatha motungata kũrĩa itaneti-inĩ. Thimũ no yo tũhũthagĩra kwaranĩria na mũndũ wĩ kũnene. Akorwo mũndũ ekũnene ũkamũhũrĩra akoya mũkaranĩria na mũkaiguithanĩria ũndũ ũrĩa mũkwendaga kũiguithanĩria. Oho thimũ nĩ ĩtethagia gũtũmĩra andũ mbeca, tondũ no ũgĩkorwo mũndũ nĩ athire gũgwethera kĩndũ ũkũmũtũmĩte kũndũ kũnene na kúĩagĩa goro no ũkũmũnete mbeca nyinyi, ũkũhũthira thĩmũ ũmũtũmĩre mbeca icio cigũrũ ndagagĩcoke atarĩ na kĩndũ kĩu, kuoguo thĩmũ nĩ ya bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ.

Nĩ nyendete nyũmba ya kũiga mabuku mũno makĩria, gĩtũmi nĩ tondũ, thĩinĩ wa nyũmba ĩno, nĩ ũthiaga ũgakora mabuku marĩa ma tene, marĩa me na ũhoro ũrĩa wa tene, ũgathoma, akorũo he na ũndũ ũgwethaga, ũgathiĩ ũgetha, ũgũkora ibuku rĩu gũkũ thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Nyũmba ĩno o rĩngĩ nĩ ĩkoragũo na metha cia gũthomera kũoguo rĩrĩa woya ibuku rĩaku, akorũo nĩ kĩndũ ũgwethaga, he na metha hau, rĩ na gĩtĩ, ũgathiĩ ũgetha, ũgathoma, ũgathoma, na nĩ kũndũ gũkirĩte wega mũno, gũtiendekanaga inegene kũndũ kũu, tondũ kwĩ na andũ marenda gũthoma na mokĩte gwetha kĩrĩa maretha na matirenda inegene. Kwoguo nĩ kũndũ kwega mũno na kũndũ kwĩ na thayũ.

Mũndũ ũyũ nĩ aroneka e kũrĩa thibitarĩ, na nĩ ahatĩrĩrio mũno nĩ mwĩrĩ tondũ nĩ aroneka aigĩtwo kũndũ gwĩtagwo ICU, tondũ nginya e na macini cia kũmũteithĩrĩria kũhihia, ciĩ gũkũ maniũrũ, nĩ aroneka, ndarĩ handũ hega o na hanini, kũoguo, ũndũ ũrĩa mũndũ to ũyũ tũngĩmwĩka no kũmwiga mahoya-inĩ tu. Tũmũhoere tondũ nĩ aroneka nĩ ahatĩrĩirio mũno na macini nacio ndũrakĩmenya macini cithondeketwo na moko ma andũ kũoguo, no cithiaga ũguo cigakuama kana cikaringa ihiga ,ndũngĩmenya, kũoguo mũndũ ũyũ no aigirwo mahoya-inĩ.

Ũyũ nĩ mwana maraaranĩria na nyina, na haha nyina nĩ aroneka nĩ endete mwana wake mũno tondũ arakĩmwĩta, arakĩmũgeithia na akamũita ũũkĩ. Ũũkĩ nĩ kĩndũ gĩ cama, kwoguo rĩ, na kĩndũ kĩendetwo. Kwoguo nĩ aroneka aroria mwana wake, kĩrĩa, kĩbindi kĩrĩa monaga hĩndĩ ĩrĩa marĩ nake hĩndĩ ĩo ĩngĩ. Nake mwana akamũria nĩ kĩ maitũ ũrangũthũkĩra? Nake mũriũ, mami akamwĩra aca niĩ ndĩrakũgũthũkĩra ndĩrenda o kũmenya, nake mwana agakĩmwĩra kĩhũũrĩre thimũ ngwĩre.

Nĩnyendete gũthiĩ na arata tũgagĩcera kũndũ na kũndũ, tũgeka maũndũ maingĩ twĩ hamwe, maũndũ ma gĩkeno tũgeka mothe twĩ hamwe tũgĩkenaga tũgĩkenaga, na ihinda o rĩu mũrathiĩ ũguo gwĩkenia no mũrakĩhũra mbica, mũkora selfie, mũkahũra mbica iria ingĩ ciothe mũgĩkaga, nĩgetha thutha-inĩ mũgakĩririkanaga mũthenya ũcio na mũkaririkanaga harĩa mwarĩ na nĩkĩ mwekaga. Nĩũĩ mbica nĩ njega mũno nĩ ĩririkanagia mũndũ maũndũ maingĩ. Kwoguo mbica nĩ njega mũno, mũno mũno rĩrĩa mũrathiĩ mwĩ hamwe, mwĩ ta arata ona rĩmwe wĩike no ũgakĩhũra mbica.

Thĩini wa rũrĩrĩ rwitũ ni tũkũngũĩyagĩra graduation na njĩra nene mũno tondũ nĩ tũ, nĩ tũ, nĩtũĩtaga arata, andũ arĩa matũkuhĩrĩirie, magagũĩka nĩgetha tũgagĩthĩnja mbũri, tũkathinja, tũkarĩanĩra hamwe, tũkeneta, tũgagĩcoka tũgagíĩta mwanake twarĩkia kũrĩa, agakĩheo iheo agacoka akarathimithio, akarathimwo nĩ mamawe, akarathimwo nĩ nyina, akarathimwo nĩ ithe, na ona andũ a itũra makamũrathimithia makamwendithĩria mawega nĩũndũ wa njĩra ĩyo agerete ya gũthondeka maica make.

Tekinorojĩ nĩ ĩteithĩrĩirie mũno irathi-inĩ cĩtũ, tondũ nĩũrakora ciana nĩ cirahũthĩra, kana ciana o kila mwana e na tablet yake, nĩarahũthĩra gũthoma kana magatũmĩrwo ciũria hau nĩ mwarimũ maga o mũndũ agakorwo e na ciake na nĩcokete gũgakorwo kwĩna indo ta projector kwoguo okorwo he na kĩndũ mwarimũ arenda kuonania na njĩra nene gĩcicioinĩ kĩndũ ta mbica, akamĩonania harĩa bondiinĩ weeega na njĩra nene na kila mũndũ akona na agathoma na rĩu na rĩngĩ nĩkumĩrĩte kĩndũ kĩretwo kurasa gwa thaa ici nĩ nĩkuo arimũ maratũmĩra gũthomithia ciana makamamakĩra nginya ciũria kũu kwoguo intaneti na tekinoronjĩ nĩteithĩtie mũno gũkũ irathi-inĩ citũ

Thĩinĩ wa app cia gĩthomo nĩciteithagia arutwo na njĩra nene mũno tondũ kou nĩkuo marutaga okorwo nĩ njĩra cia gwĩka kana kũhota gwĩka mathabu marĩa maheo nĩarimũ ao nĩmegũcikora kou na kũguo nĩcikũmateithia kũririkana na gũcokera maũndũ marĩa mathomithio tondũ mothe me kũu appu-inĩ icio. Appu bado nĩciteithagia arũtwo gũtũngana kana gũthondeka gũrũbu nĩgetha mahote kwarĩrĩria na kwaranĩria na gũbũndithania ciũria iria ciamaritũhĩra ũguo appu icio nĩcimateithagia mũno na njĩra nene mũno

Rĩrĩa thirikari ĩgũtua kũheana motungata macio, nĩũkoraga ta rĩngĩ thitima nĩ ciora kana ũgakora kũrĩa merenda gũtwara ũtungata ũcio gũtirĩ gũtiri na ũthii wa nambere ũguo mũno, ũgakora kou thitima ti nyingĩ, ũgakora kou andũ arĩa me na thimũ ti aingĩ nĩ andũ anini na kwoguo kana ona netiwaki kou gũtirĩ ndĩkinyaga wega kana ndĩranyita wega ũgakora rĩu kou motungata ma intaneti ma gĩthirikari matirakinya wega tondũ wa mĩhĩnga ta ĩyo. Mĩhĩnga nĩ mĩingĩ, nĩ kũrĩ mĩkora, mĩkora ĩrathiĩ kũgeria kũhana ta ĩĩ ĩretua yo nĩ thirikari ĩgatwara maũndũ matarĩ makinyanĩrũ, kana maũndũ matarĩ ma ma.